Tukuk cheyoe tuyosiek alak kokaranekitu kosir alak kongiyamoke ageng'alal akobiit keng'alalen tuguk chetesetai en sobetab chito aketugul kora kinayoe tuyosiek alak kokaranegitu ih konge'e chaik kibakenge akeboiboegitun ndo en yoton ih kor imandoi en yoton ih kokakotiakag akilit ng'ung iweksei kaa komeimat ke.

Karishek chesibigee koboru igortab meet yose yon kimuti bortab chito bokekonori kosibigee karishek, Koraa iih iboru igortab arusi yon kopendii arusi tam kepongoni karishek kii sikonam koba tukul lii konam konam koba tukul, makoi kemeto alak en let tii kondoita alak yoche konome safarit tii kobendii tukuk en kasarta agenge sikopit keityi tuyonoton.

En ireyu akere biik muut ih chekotelel kebir pichait ih teleli en tabandap kawek anan en kwenetab kawek. Kawek ko kokorurio kogoyam kebut kawek choton ih kobit bakialda.

ndaker boisioni kotinye komonuut en sobet ab chito agetugul, ngamuun ih magatetab artochutpon ih kimuche keboisien ih kechoben ih kwoshek imuche kora kechoben ingoroik sikobit kyalda ingoroik choton anan kyalda kwoshek choton. Kora ih artok chuton ih kotinye komonut ngamuun yan kagoechegitun kimuche kyalda ko ngyalda kenyoru rapishek go rapishek choton kimuche keyaen kasishek alak chekimakkyinge alak komakilipanen keliponjinen look rapishekab sugul